Pichano lero jopur ariyo ma dichuo gi ng'a dhako kata ng'a miyo .Jogi oae puodho kendo giya keyo, Chalo ka gima en nyanya moro nikech kaneno to gin gi gir ting'o nyanya kanyo koro jogi oya keyo nyanya. Onya bedo nyanya katonya bedo waru gin e puodho bende nikech magi jopith kaluowre kit rwakruok kaka girwakore gin gi ageng' chuodho ma giketo e tiendgi. Kasto bende alauora ma gintiere no en aluora mar puodho kaluwore no ntie gik mapod opidh kanyo pod neno koro jogi oya golo mana gik mane gipidho e puodho kaluwore ni ndalo noseromo mar golo gi. Mano e kaka picha ni chalo

Mae iluongo ni obuolo, obuolo sama idwa pidhe kata sama idwa timo tichne, ikuongo imanyo kamoro maler, kama yamo bende kudho maber nikech gin gik madwaro yamo maber. Kama ler bende nitiere manyalo wuok ler mawuok kuom chieng' kata ler moro amora. Kama bende iyudo ka aluora no kikobed aluora moro ma oliet kabisa kata ong'ich kabisa lakini obed mamormor mantie ediere diere kanyo. Tok mano, to inyalo kawo chumbe moko ipango ipango ipango to ei chumbego, inyalo kawo lowo to iolo kiseolo to iloso ebugni matindo tindo tindo, to ikelo koth obuolo kisekelo koth obuolo to iketo bugni mane ikete chumbego mana kaka onyiswa e pichani kasto bang'e ikawo pi tiolone nikech en gima dwaro pi mondo odongi to odongo adonga mos mos kamano. To nyaka obed kama auka kudhe maber maber kabisa. Mano ekaka itime.

Koro nyithindo e puonjo wa mar pur asepuonjou gima buya en wasewacho ni buya en gima ok wadwar e puodho. Seche moko iyudo nipidho oganda to ei oganda ni ntie gik manyalo loth machalo kaka buya koro buya en gimoramora mokwa dwa e puodho. To bende apuonjou yoo mwanyalo golo gi godo seche moko en gima inyalo pudha pudha mondo owuog e pouodho, kok kamano en gimseche moko ka in gofwacho kata beti en giminyalo ng'ado oko mondo kik ochak odong kanyo . Koro tich mwamiyo u sani kudhi dala amiyou ndala adek kata ndala ang'wen mar dhi manyo buya wuothuru e puothe joma nigi puodho dala unyalo wuothe dala kanyo joma bende onge gi puodho tudre uru kod joma nigi puothe mondo uwuothi ukel buya ng'ato ka ng'ato nyaka kel buya kendo buya no ntie gik mang'eny mwadwa ni wapuonjre. Nitie buya moko mwanya chamo wanya tiyo go kaka chjiemo buya buya machalo kak mchicha en chiemo minyalo tigo kaka chiemo mar alot .Koro kuduogo kae tich abich to ng'ato ka ng'ato oting' buya mare mondo wapuonjre go mang'eny wawinjore nyithindo ? E japuonj wawinjore wabro kelo aya uchop dla maber umos jonyuol sawa .

Machiegni Janyuol. Mokwongo, nyathini ni nyaka ne ikele, ne ok ober ahinya. Iyudo ka seche moko nitie gik mangény mane ok owinji e yor somoni. Machalo kaka kwano. Kwano ka ne wachako kode, nyathini ne yudo gimoro apar gi abich, ata malo apar gi abich. Lakini nyathini ka ne ofwenyo ni kwano bage, ne osiko obiro kuoma pile ka pile, apuonje, atiege pile ke pile. Odhiambo ka odhiambo, nyithindo wetene ka dhi e pap mondo ogo ball kata mpira, en ne oringo obiro ira, kama ka tiege kwanoni. To an gi mor mar nyisi sani ni nyathini e kwano, en ema oyombo nyithindo te e kwano kendo omor. Kendo oyudo mor sama en ema ti opuonjona kata nyithindo. Iyudo ka nitie kwano moro ka mamiyogi, nyithindo orem, lakini ento to oyudo. Koro kanyo nyaka ibed go geno ni, nyathini ni e yor kwano odhi maber. Ka opogore gi mano, kata kaka olworo jopuonj e sikul kae. Japuonj, jopuonj wuoyo maber kuome. Japuonj ka japuonj pake, nikech iyudo ka somo moro a mora ma japuonj puonjo e klasno, nyathini ni nimalo, kendo wan gi geno e lokruok ma waneno kuom nyathini. Kuom higa mabiro, nyathini ni dhibedo nyathi ma dhi konyi mbele kae.